Nĩ mũthũngũ ũratarĩria anake erĩ airũ, maũndũ gũkorwo na mĩtambo na ũrĩa mĩtambo ĩkoragwo ĩkĩruta wĩra. Aramatarĩria kũhũthĩra ibuku rĩu enarĩo nĩ guo mahote kũnyita na kũmenya ũrĩa mĩtambo ĩo ĩrutaga wĩra ya komputa, tondũ hau thutha nĩ tũrona hena computer lab.

Atumia makĩamũkĩra ũrigiti me thibitarĩ-inĩ ya thirikari, tondũ wondi ĩyo nĩ ĩroneka ĩna atumia atheri, na o mũtumia ena ndoo, na kwĩna ndagĩtarĩ arĩa marathiĩ makĩmaroraga.